Ore enkata netareto oltungani menati ainasu enkolong nateroto oltungani menati ore enkolong' netareto oltung'ani menati na enkolong' apa nataasiahe tesipitali pelotu entasat netaa keisho eeuo apa meeta bill esipitali mewta mpisai neretoki alak bill esipitali nakara apa atareto oltung'ani menati onkulie katitin apa kumok oleng, ashe oleng'.

Ee ore enkishuma esiai enturore nashomo naatareto naa entoki naji tenkutuk oolashumba crop rotation aa ore piirem ewoji nebo oleng' nemitoki intokitin aas ashu nimitoki endaa aas esidai teine woji nituuno oleng', neeku ore piirem ewoji nebo nintoki aibelekenyaki, neeku ore taata piata olchamba sapuk neeku ore piirem enaalo ore tolikai kekun nintoki airem ngae matua ningunaki nejia. Ore sii enkae naa esiai ene nutrients, ee kenare naa ore intokitin naa uni nepikakani fertilizer, nepikaki mbolea peetumoki atubulu esidai. Ore sii enkae naa entoki naji timing, timing naa kimaanisha ajo kifaa piingor enkatitin sidan naaunishoi, ore enkata nalotu enjan, nisioki aunisho amu nakata itum endaa sidai ashu nakata ikesu itum engesare naifaa.